Haha nĩ ũcenjaniia wa indo, mũno mũno mahinda matene nĩwakoraga atĩ, hindĩ ĩrĩa mũndũ arakorwo nĩarenda kindũ na ndarĩ, nĩwakoraga magĩcenjania indo, nĩgetha agakorwo akĩhota kũgĩa kĩrĩa atarĩ, tuge taniĩ ndĩna nyanya, na mũndũ ũngĩ agakorwo ena mbembe, nĩgetha ngorwo ngĩhota kũgĩa mbembe ici, nake akorwo akĩhota kũgĩa nyanya ici, nĩmakoragwo makĩhota gũcenjania, nĩgetha mũndũ akagĩa kĩrĩa atarĩ.

Ngwĩciria ũhoro wa bengi, haha andũ nĩ makoragwo magĩthiĩ bengi gũkorwo makĩiga mbia kana gũkorwo makĩoya marũni. Nĩ ũkoraga bengi nyingĩ nĩcikoragwo cikĩhe andũ marũni koguo nĩ ũkoraga nĩ marenda gũkorwo magĩthiĩ kuoya marũni macio kana ũgakora mũndũ nĩ arenda gũkorwo agĩthiĩ kũiga mbia ciake wega. Bengi nĩcikoragwo cikĩhota kũigĩra andũ mbia wega na nĩ ũkoraga waiga mbia bengi nĩcikoragwo cigĩciarana na ũgakorwo na maciaro mega.

Haha nĩ thokoinĩ, andũ nĩmakoragwo magĩthiĩ thokoinĩ kũgũra indo iria marakorwo makĩenda, kana ũgakora hena andũ marathiĩ gũkorwo makĩendia kĩrĩa makoretwo makĩ rĩma mĩgũndainĩ yao. Koguo nĩũkoraga haha nĩ handũ andũ makoragwo marutĩte indo ciao mĩciinĩ, magathiĩ thokoinĩ nĩgetha mendie nĩgetha magie mbia, na nĩũkoraga hena mwendia, na hena mũgũri.

Gĩcigo-inĩ gĩakwa nĩ ũrakora atĩ nenda ĩno ya JUMIA hĩndĩ ĩrĩa andũ mathiĩ na mamĩhũthĩra nĩ marakorwo makĩhota kũgĩa indo na mbei njega mbei hũthũ, mbei ĩrĩa ĩtarĩ igũrũ. Na nĩ ũrakora atĩ andũ nĩ marakorwo makĩmĩhũthĩra mũno. Ona nenda ĩno ya JUMIA no ĩrakorwo ĩkĩrehera andũ indo hakuhĩ nao. Koguo ũgakora atĩ, andũ matigũkorwo na thĩna ũrĩa mekuona indo icio ciao.

Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akorwo nĩoyete thimũ ya ngombo, nĩ akoragwo abatie gũkorwo arĩhĩte marĩhi marĩa mabatie, kamũiria mũthenya ũthirĩte, na akorwo ndarĩhĩte marĩhi macio nĩ ũkoraga atĩ thimũ yake nĩrakorwo ĩkĩhingwo, na agakorwo ndarakorwo akĩhota kũmĩhũthĩra. Koguo nĩ makoragwo merĩtwo atĩ kamũiria mũthenya ũkorwo ũthirĩte, akorwo arĩhĩte marĩhi macio nĩgetha akorwo akĩhũthĩra thimũ yake o wega.

Rita rĩa mbere rĩrĩa ndageririe gwitubĩra ,nĩndarĩ na guoya mũno tondũ ndiamenyaga gwĩtubĩra nĩndakoragwo ngĩciria,''ĩĩ wakorwo nĩngũthiĩ na ndike maĩinĩ macio na nemwo kuuma na ngorwo nĩ ngũkua'', na nĩ ndarĩ na gũoya mũno nĩndakoragwo ngĩenda gũkorwo nĩndĩrahota kũmenya gwĩka ũndũ ũyũ na nĩndakorire kwĩ andũ madeithagĩrĩria nĩgetha menye gwĩtubĩra.

Mũndũ ũyũ nĩaronekana nĩahũrĩtwo mũno, no ũkore nĩakoretwo akĩ akiĩya, kana ũgakora nĩakoretwo agĩka maũndũ matabatiĩ itũrainĩ rĩao, koguo ũgakora atĩ andũ a itũra nĩo mamũhũrĩte, nĩgetha mamũthomithie ũndũ tondũ nĩũkoraga kwĩ andũ makoragwo makĩiya, na ũgakora nĩmarakorwo magicambia itũra riu rĩao, na ũgakora atĩ andũ a itũra nĩmokaga hamwe namakauga hindĩ ĩrĩa mekũmũnyita, hena ũndũ megwĩka.

Hĩndĩ ĩrĩa andũ mauma na nja wa bũrũri gũka itũrainĩ ritũ kuona nyamũ cia gĩthaka, nĩmakoragwo makĩrehera itũra rĩtũ gĩkeno, na magakorwo makĩrehe mbia. Na ũgakora itũra rĩtũ no rĩrakorwo rĩkĩenderea kĩmbeca na ũgakora nĩrĩrakorwo na maendeleo maingĩ mũno nĩũkoraga kaingĩ rĩrĩa andũ aya maroka nĩgetha makorwo makĩona nyamũ cia gĩthaka iria cigĩkoragwo cikĩrehera andũ gĩkeno.

Ĩronekana nĩ kambũni ĩtanĩte mũcemanio, nĩgetha makorwo magĩũka hamwe, na makorwo makĩhota kwarĩrĩria maũndũ maigana ũna. Nĩũkoraga nĩmakoragũo makĩenda gũkorwo makĩona ũrĩa marathiĩ nambere, na ũgakora nĩmarakorwo makĩenda kũmenya ũrĩa kambuni ĩrĩ ihinda rĩu. Na nĩũkoraga kaingĩ nĩmakoragũo ona makĩrũtwo mahĩtia marĩa marakorwo makĩenderea o kũu thĩiniĩ.

Nĩgetha mũndũ akorwo nĩoĩ gũkorwo nĩarahota gũtuma ciondo, nĩ agĩrĩirwo gũkorwo na indo ciothe cia gũtumwo gũtuma ciondo ici. Na nĩ ũkoraga atĩ nĩ agĩrĩirwo gũkorwo nĩ aramenya ũrĩa ciondo ciagĩrĩirwo gũkorwo akĩmenya nginya cikĩgemio nĩ getha ciondo ciake cikorwo nĩ cirahota kũgucĩrĩria andũ na makorwo makĩhota gũkorwo nĩ maracigũra. Na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ abatiĩ gũkorwo na kĩrĩa mũndũ abatiĩ kũmenya hĩndĩ ĩrĩa aratuma ciondo nĩ atĩ, nĩ abatiĩ gũkorwo akĩmenya kũrĩa araruta indo ciake nĩ getha atume ciondo ciake wega.

Hĩndĩ ĩria mbura yuraga mũthenya o mũthenya ĩtegũtithia, nĩ ũkoraga kwĩ matũra makoragwo makĩihũra maĩ na ũgakora maĩ macio nĩ marakorwo makĩingĩra mĩciĩ-inĩ yao, na ũgakora atĩ maĩ macio nĩ maratũma andũ acio matigakorwo nĩ maraikara mĩciĩ-inĩ yao, na ũkoraga kaingĩ, ĩkoragwo ĩ mahinda-inĩ marĩa el nino ĩkoragwo ĩrĩtwo nĩ ĩroka, na kogwo ũgakora nĩ ĩkoragwo ĩkĩrehe mathĩna maingĩ mĩciĩ-inĩ ya andũ, na ĩgakorwo ona kũngĩ nĩ ĩkoragwo ĩgĩkua andũ, na ĩgakorwo ĩkĩũraga nginya andũ aingĩ.

Hĩndĩ ĩrĩa ngũruga ngima, nyambaga kũigĩrĩra maaĩ makwa na ngeterera magĩtherũke, nĩgetha ngacoka ngekĩra mũtu na ngathonga ngima, na ngacoka ngamĩhe ta ndagĩka ithano nĩgetha ĩkorwo ĩkĩhĩa. Na hĩndĩ ĩrĩa ngũkorwo ngĩruga nyama ciakwa, nyendete nyama yakwa ĩ ngarange na nyanya na gĩtũngũrũ, na ĩgacoka ĩgekĩrwo kandania kanini, nĩgetha ũgakaiguĩra haraihu, nĩgetha ĩgakorwo ĩna mũrĩo.

Niĩ nĩ nyendete ũhoro wa gũkorwo nĩũrathiĩ handũ na ũgakorwo nĩ ũra ruta wĩra, kana ũgakorwo nĩũra korwo ũkĩenda kũ korwo nĩũrate kiro cia mwĩrĩ, okorwo wĩna kiro nyingĩ cia mwĩrĩ, na nĩũkoraga handũ ta haha, nĩho hakoragwo hagĩteithĩrĩria andũ arĩa marakorwo nĩmarenda gũkorwo magĩka ũndũ ũcio wa gũte kiro cia mwĩrĩ. Nĩũkoraga nĩ andũ makoragwo magereire maũndũ maingĩ, na nĩũkoraga nĩ andũ arĩa marakorwo mena kindũ marenda gũkorwo magĩka maicainĩ mao.

Kũhanda kwa mĩtĩ kũrĩ bata tondũ nĩ ũkoraga mĩtĩ nĩ ĩkoragwo ĩkĩgathĩrĩria ũthaka wa handũ kana ũgakora mĩtĩ no ĩrakorwo ĩkĩonania kana ĩgĩkorwo ĩkĩrehe mbura. Kwoguo nĩũkoraga kũndũ kũrĩa gũtairaga mũno nĩ kũndũ kũrĩa mĩtĩ ĩkoragwo ĩtemetwo mũno na kũndũ kũrĩa na handũ harĩa hatemetwo mĩtĩ mũno mbura nĩ yagaga kaingĩ. Kwoguo nĩ gũkoragwo kwendekanĩte mũno andũ magakorwo makĩhanda mĩtĩ nĩgetha makorwo magĩikaria itũra rĩao rĩ rĩthaka na magakorwo o hamwe magakorwo matikwaga mbura.

Rũracio nĩ ũndũ ũmwe ũrĩa wĩ bata harĩ ũndũire wa ũgikuyu. Nĩ ũkoraga hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arahikania ta mũthuri nĩ akoragwo akĩheo ahiki ana na ũgakora nĩarerwo atĩ gatagatĩ ka ahiki acio ana, ũmwe nĩwe mũhiki wake na ahiki aya othe nĩ makoragwo mahumbĩkĩtwo mwĩrĩ mũgima kwoguo no mũhaka acagure na akorwo akĩmenya mũhiki wake ũrĩa ahana. Nĩ ũkoraga kaingĩ rĩrĩa mũndũ kana mũthuri ũyũ akorwo nĩ egũcagura mũhiki ũrĩa ũtarĩ wake nĩ akoragwo akĩrutithio baĩni ĩrĩa ĩkoragwo nĩ akorwo akĩneana mbũri.

Harĩ bata mũno gũkorwo atĩ nĩũrakorwo ũgĩthondeka ũrĩa mbeca ciaku ũgĩkorwo ũgĩcihũthĩra tondũ nĩũkoraga kaingĩ rĩrĩa ũtarĩ mũbango, nĩũkoragwo ũkĩhũthĩra mbeca ciaku ũrĩa gũtabatiĩ. Nĩwagĩrĩirwo gũkorwo na mũtaratara wa indo iria ũrenda gũkorwo ũkĩgũra, na ũgakorwo ũgĩ menya mbeca iria wagĩrĩirwo gũkorwo ũhũthĩrĩte hindĩ ĩrĩa ũragũra indo icio, koguo nĩũkoraga atĩ, indo iria ũbatiĩ kũgũra waciandĩka, nawakorwo wĩna mũtaratara ũcio, nĩũkoraga nĩũrahota kũhũthĩra mbeca cikau wega, na ũgakora ndũrahota gũkorwo ũgĩteanga mbeca.

Nĩ ndĩrona andũ aingĩ, andũ arĩa me macarĩrioinĩ mao ma o mũthenya, na andũ arĩa marenda gũkorwo nĩmaragĩa kĩndũ kĩrĩa me kũrĩa, mũthenya o ũcio. Na no nguona o ngari nyingĩ. Na nĩ nguona nyũmba nene, na hĩndĩ ĩrĩa nguona manyũmba manene manene, nĩ kuonania itũra kana taũni nĩrakũra, na wona taũni nĩrakũra nĩ kũmenya atĩ handũ hau hena maendeleo.

Hindĩ ĩrĩa andũ megũkorwo atĩ nĩmakorwo makĩgetha mĩciri yao, kuma mĩgũnda, nĩmakoragwo makĩmĩtwara harĩa ĩkoragwo ĩgĩthimĩrwo, na haha mũndũ akoragwo hĩndĩ ĩrĩa athimĩrwo, yambaga gũcagũrwo, arabu ĩgacoka ĩgathimwo, nĩgetha mũndũ akamenywo kiro iria enacio, nĩgetha ĩkamenyekana kĩrĩa ekũrĩhwo mũthenya o ũcio, nĩũndũ wa kĩrĩa arehe kũu.

ĩno nĩ bamĩrĩ ĩrĩa ĩronania ĩna gĩkeno mũno. No ũkore atĩ bamĩrĩ ĩno nĩ gũkũngũĩra ĩrakũngũĩra kaũndũ karĩa kahanĩkĩte maica-inĩ mao na kaingĩ nĩ ũkoraga atĩ nĩ ta mũthenya wa gũciarwo wa ũmwe wao kana ũgakorwo nĩ mũndũ ũmwe akorwo nĩ ahota gũkorwo akĩgĩa kĩrĩa ekwendaga kana ũgakora ũgĩkorwo atĩ nĩ hĩndĩ ĩrĩa njĩcũ aciarirwo.

Gũthambia ngari ndĩkoragwo atĩ ĩrĩ wĩra mũnene kana wĩra mũritũ, gũthambia ngari yendaga o mũndũ akorwo erutĩire gũtheria kindũ kĩũ areheirwo. Na rĩrĩa mũndũ egũthambia ngari nĩendaga akorwo atĩ hĩndĩ ĩrĩa arĩkia kũmĩthambia, akorwo akĩmenya atĩ nĩyathera wega na ndĩrĩ na gĩko, nĩgetha mũndũ ũrĩa ũmĩrehire akorwo agĩkena, na rĩngĩ nĩendaga gũkorwo akĩmenya atĩ ndagĩrĩirwo gũkorwo akĩoya kĩndũ ona kĩ, kĩrĩa kĩngarinĩ ĩyo kĩrĩa ti gĩake, nĩgetha ũrĩa ũrehire ngari akorwo akĩmenya atĩ aya nĩ andũ arĩa angĩtĩkia, nĩgetha akorwo akĩrehe ngari yake, kaingĩ na kaingĩ.

Rita rĩa mbere rĩrĩa ndagĩire na kĩrathi nenda-inĩ, ndarĩ nathĩna wa intaneti. Nĩ wakoraga atĩ intaneti yakwa ndĩanyitaga wega, na ũgakora atĩ nĩ ndĩrakorwo itekũigua maũndũ marĩa mwarimũ arauga. Ona rĩmwe na rĩmwe nĩ wakoraga intaneti ya mwarimũ nayo ĩrakorwo atĩ ndĩranyita. Nĩ wakoraga kwĩna arutwo arĩa ona matahotire gũkorwo magĩkorwo kĩrathi-inĩ kĩu, tondũ intaneti ciao citiarĩ kuo.